Iyolo tene na ketii enkararae naata esiote nado neudo inchot pooki etii nchatan atua inena gumot enye naa kitumia oshi inkayiok ena ararae adalalare metaa tenesulakino enchoto ino nimpangu tiatua emdala neaku tenenangari shumata ningur esiote enkalo nitii nimpangu tenkiguran ometabaki oloishinda ometabaki.

Iyolo tene naa ketii irkiek louno naa iyolo kulo kiek keeta imbenek naanyori iyolo kuna benek kepaasha amu ketii natoosho enkolong oleng neaku ijo ninche kisikitok orangi lenye alang kuna kulie netu eosh enkolong oleng neaku enikash kuna sidain alang kunda natpito ninche oleng.

Iyolo kuna na iropiyiani aa enkalifu nabo kuna o hamsini nabo iyolo kuna ropiyani naa iropiyiani naitobiruaki apailong e kenya iyolo kuna ropiyani naa ninche naisaidia ltunganak pee idim ataas isiatin enye e kila siku alak ropiyani esukul ninyanguni ndakini nishopi nkilani nenyae endaa naitumia torbaribara ni neas nchugulini nanare tenkop neasi.

Iyolo tene ketii enchani natubulua ometaa ketaa ntapuka netii siduo inkukunik onguan ene aa orkarasha lempapa oo nanya shimbi iyolo kuna kukunik kegira aingoru endaa enye tiatua kuna tapuka iyolo kuna tapuka naa tormaua oshi ebulu ninche nenya nkukunik aanaa indakin enye onkolongi te maisha.